Ũrabatara ũmenye type ya mahũa marĩa ũrenda gwĩkĩra, ũmenye indo iria ũrabatara kũhũthĩra, ũcoke ũmenye kũrĩa ũkũruta material cia gũthondeka indo mĩgaragari ĩyo ĩrĩa ũkũruta, arabu ũmenye handũ harĩa ũrenda gũthondeka, nĩguo ũmenye ũrĩa ũgwĩka, handũ hau hatuĩke he hathaka, arabu ũkorwo wĩna mũgũnda, ũkorwo wĩna handũ hena ũheu wa mũgũnda mũnene wega mũno, arabu ũkorwo na handũ hakuhĩrĩirie hakuhĩ na maĩ.

Njĩkĩraga cai na gĩkombe harabu cai ũcio ngawĩkĩra cukari, ngaciũwa ngakorwo ndicitherũkĩtie wega nĩguo ndĩciũwe. Ngacoka ngahakikisha atĩ nĩhĩu wega itire na rwegetha. Nĩguo ngacoka ngaciĩkĩra gathaninĩ kega ga kauro ngacigĩrĩra handũ wega, ngacoka ngoya cai ngĩkĩra gacukari thĩinĩ wega ngakunda o ngĩrũmaga ũngĩyuaga o kahora o kahora.

Tũthomithie ategi othe a thamaki harĩa magĩrĩirwo gũkinya magĩtega thamaki, tũcoke twĩre thirikari ĩre andũ atĩ mũndũ angĩkorwo nĩ egũtega thamaki harĩa hatagĩrĩire, anyitwo, ohwo na gwĩkĩrwo thogora wa igũrũ wa kũrĩha atĩ ũngĩkorwo wĩ harĩa hatagĩrĩire gũtegwo thamaki, ũcoke wagĩrĩrwo ũnyitwo wega ũcoke ũtwarwo handũ ũrĩbundithagio maũndũ ma gĩthomo kĩega gĩa harĩa wagĩrĩirwo gũtega thamaki na kĩrĩa wagĩrĩirwo gũtũmĩra ũgĩtega thamaki.